En pichait nii komii chito, chichiton komii taban nebo damit , damit nito kotogu kole um miito beek chechang, abwote olee daminii ko nebo fish bond yutok yuu komii samaginik orit ii ngo naginaam samakinik choton kobiit kyalda samaginik choton, kiit nebo ngomntet en yuu ko boisiet ab segelgelit ii asikobiit gee boisien koek ii fish bond

Ba kamanut mising itinye Chito konoret Nebo chepkondok amun kotinye koraa konoret Nebo chepkondok kotun kotinye kaimutiet Nebo chepkondok komiten yeleigonoren chepkondok akomuche Inam chekondok choton asikobit kotareti en kasarta ne noton koraa inyoru Ile konoret Nebo chepkondok kon tareti bik mising kotun makotindoi chepkondok anan kokakoyosekitun bik ko ma niton kotai komach Nebo chitoge amun tindoi chekondok chik